Ka ang'iyo machine ni to aneno ka imoyo cham e kar mocho ma opedhi e pap malach, kendo imoyo chamni mondo otwo maber, kik obed koda ng'ich manyalo miyo okethore ma puke oko. Bang' ka osetwoye maber, to ikane e kar keno ma oger maber ma ng'ich onge, bang'e to ibiro use kuma iloke kaka mogo ma inyalo ti godo e tedo. Kata iloso kode ma odong' iloso godo chiemo ma chiae nyalo chamo. Kata modhi ma ji wirore godo. Ma en pur maber kendo odwaro kinda gi omenda mang'eny mondo oti.

Gima biro e paro sama angiyo pichani to aneno kaka ng'ato oro pesa kata iorone, ka otiyo gi yor kano pesa ma iluongo ni mpesa. Yorni konyo ji mang'eny koluwore kuom weche mag kuo mag omenda. Kendo miyo ji sani ok wuoth gi omenda e okepe gi, kata e ofuke gi. Ginyalo chulo kata timo chudo moro amora ka oluwore kod yorni, nikech en yo maber. To ka opo ni ioro pesa e namba mane ok owinjore to inyalo goche ne jo kambi ni to idwoko ni omenda ni no bang' seche mamoko.

Gini irito e yo ma opogore opogore. Ma en rabuon. Rabuon ipidhe e puodho, bang' dweche ariyo kata adek, to yudo ka oseikore. Kendo inyalo tere e chiro ma use ma ja pur yud omenda ma onyalo konyore godo. Inyalo kane kama otwo kendo ok ng'ich. Mondo kik okethore. Kata kik olokore marateng'. Ni mar kokethore to obedo makech. Omiyo inyalo kane bang' ka iselwoke ma iketo pi ochwer kata otwo. Inyalo kete e ogunia ma otwo. Bang'e to iloro kata itwe dhoge. Kata inyalo kete e par, piny e dier ot kuma yamo kadho ne maber.

Gino mabiro e paro sama aneno pichani to miya paro kata ng'eyo kaka ng'ato osetiyo kod omenda mare e higa achiel kata e dwe, kata e ndalo. Ma en dwoko maber, mang'i mi ing'eyo ni ikano omenda marom nade. To adi ma itiyo godo e yore mamoko. Kaka yore mag chulo nyamburko, chulo ot midake, kata nyiewo giki moko ma opogore opogore. Mae bende konyi, kata puonji ni sama inga omenda to ikane kar keno, ok onyal lal mayot. Miyo ji mang'eny ohero keno kendo sama ok giwinj maber, sa, kata ok ginon maber pesa ma gitiyo go.

Yo ma itiyogo gi gini oselokore bang' kinde, nikech sani, inyalo nyiewo kode gimoro amora ma idwaro. To iyudo ni otiyo te ma onge omenda ma idong' godo. Nikech ngima osebedo matek kendo omenda onge, tije bende onge. Gini inyalo tiyo kode eyor chulo gima inyiewo e chiro kaka chiemo. Inyalo nyiewo kode yathe kar uso yath. Inyalo chulo kode nyamburko ka iidho. Inyalo chulo kode weche mamoko kaka mag chulo pesa mag sikul mag nyithindo. Inyalo chulo kode.

Gima biro e paro ka aneno gini, to aneno ka japur man gi chiae mang'eny kendo onyalo bedo ni oyudo chak mang'eny ma onyalo tiyo go e ode. Kata onyalo uso ne jo nyiewo mage. Bang' ka nyithi dhok kata nyiroe osedongo maber, to obiro uso gi mondo oyud go omenda ma onyalo konyore godo e weche mamoko. Ma en pith maber, mang'eny ji timo kendo ng'ama time ong'eyo chiemo ma gichamo kaka lum magichamo. Ong'eyo loso kama gininde. Ong'eyo weche mag thieth maggi kaka onego thiedhgi kata gi yiedhe.